Ũndũ wa mbere ũrĩa ngoragwo ngĩciria rĩrĩa ndĩkuona nyanjara ta ici, na nyamũ ta ici, ũgakorwo ũgĩciria ũrĩa nyamu cĩkoragwo ikĩrĩana gĩthaka-inĩ, wa kerĩ, nĩ gũkorwo ũgĩciria ũrĩa bũrũri ũngĩgĩa ũtonga kumana na ũthaka wa nyajara na nyamũ ici rĩrĩa cikoragwo rĩngĩ cikĩhatũkania bũrũri wa kuma Kenya gũthiĩ nginya Tanzania. Ũguo ũgakorwo wĩ ũhoro wa gũkorwo ũkĩrehe ageni kuma bũrũri wa nanja, ona kana a bũrũri-inĩ, ũguo nagwo bũrũri ũgakorwo ũkĩgĩa na ũtonga ũrĩa umanĩte na mbeca icio cĩa andũ arĩa mokĩte gũcera.

Mbica ĩno nĩronania werũ-inĩ ũmwe mũthaka mũno tondũ wĩna nyeki nyingĩ, na ũrĩ na tũmĩtĩ tũmwe tũkuhĩ ũgacoka ũgakorũo kwĩna ndũme igĩrĩ iria ciratukũrana na nĩironeka nĩ ikĩrũĩte na nĩkũrũa irarũa.

Wa mbere, ũrĩa ndĩreciria ndona nĩ atĩ, ũrĩmi wa mbũri nĩ ũkoragwo ũrĩ mwega na ũrĩ na baita nene, ũguo rĩrĩa ndĩrona ũndũ ta ũyũ ngakorwo ngĩciria ũrĩa mbũri irĩmagwo. Ũrĩa ciheagwo irio na ũrĩa ta rĩngĩ cithiaga kũrĩithio kũndũ okorwo ndũkwinda gũcitwĩra mahuti. Ũguo na rĩngĩ ũgakora rĩmwe nĩ cienjagwo njwĩrĩ, kana rĩngĩ ũgakora nĩ ĩheagwo ndawa nĩ ũndũ wa kũrũa ta tũgunyũ twa nda. Na ũguo no ngakorwo bado ngĩciria ũrĩa mbũri ta ici cingĩhe mũndũ baita rĩrĩa ũkwendia nĩ tondũ ũngĩkorwo na mbũrĩ ta ici uguo nĩ ũgũkorwo ũkiendia mbũri o ĩmwe kana ciganona cigakorwo cigĩkũhe ũtũro waku ũgakorwo wĩ wa kwagĩrĩra.

Wa mbere, nĩ ndĩciragia ũrĩa ĩngĩthii gũcera njarainĩ nĩgetha nduĩke wa kwĩonera ũthaka ũrĩa ũkoragwo kũu ,ndĩonere indo ta wambũi mĩrĩndũ teno ĩ haha ũguo. Wa kerĩ nĩ ngoragwo ngĩciria ũrĩa ũthaka ũyũ wa nyamũ cia gĩthaka ũrehagĩra bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ũtonga mũingĩ kumana na ũrĩa ageni a kuuma mabũrũri ma nja rĩrĩa athũngũ mokaga gũkũ, na magakorwo makĩhe andũ wĩra na makahe bũrũri mbeca nyingĩ kumana na igooti. Na ũndũ ũngĩ nĩngoragwo ngĩciria ũrĩa nyamũ ta ici cikoragwo cigĩikara gũkũ ũguo werũinĩ, na ũgakora nyamũ ta wambũi mĩrĩndũ ũrĩa aikaraga na guoya na gũkorwo nĩramenya ihinda orĩothe noĩkorwe ĩkĩrĩo nĩ nyamũ ta mĩrũthi, ũguo ũcio nĩngoragwo ngĩcirĩa mũno ũrĩa nyamũ ici cikaraga na haha gĩthakainĩ.

Ũndũ wa mbere, ũrĩa ũngenagia nĩ atĩ waru ta ici, rĩrĩa cigĩtwo handũ ikũmbĩ-inĩ, kana ikaigwo handũ na igakunĩkĩrio, igakorwo ikĩmera, ũndũ ũcio nĩ ũngenagia nĩ tondũ, arĩmi nĩ monaga mbegũ ya kũhanda, na thutha ũcio mahanda makona magetha, na makatuĩka andũ a kũgĩa na indo cingĩmarũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ wao. Wa keerĩ, rĩrĩa, ũgũkorwo na mbegũ ta ici cimerete ũguo, no ũcitware thoko, na warĩkia gũciendia, ũkagĩa na mbeca, cia gũkũnyitĩrĩra.